Wĩra ũrĩa niĩ ingĩnyitanĩra na bamĩrĩ yakwa na kũũruta nĩ toũ, nĩ kũheyana nguo kũrĩ ciana iria itarũkĩirwo nĩ nguo, kana ciana iria itarĩ na nguo cia kũigana, no nyitanĩre na bamĩrĩ yakwa harĩ gũtwarĩra ciana icio nguo, oro ũndũ ũmwe na gũcihe, oroho no nyitanĩre na bamĩrĩ yakwa harĩ kũgenera ciana iria cikaraga mĩciĩ-inĩ ya ciana, tũkĩmatwarĩra kĩndũ cingĩria, nĩ tondũ ciana icio nĩ ibataraga gũcererwo, nĩ andũ nĩ getha mahote gũgĩtheka nao, orohamwe na kũmarĩria, na kũmahe mwĩhoko, ũkĩmonagia gũikara kũu tĩkuo mũico wa thĩ, twamatwarĩra irio ũgakora ona nguo, ona indo ingĩ nyingĩ iria ciana icio ikoragwo ibataranĩtio, oroho no nyitanĩre na bamĩrĩ yakwa gũthomithia ciana iria itarĩ na ũhoti, na nĩ irenda gũthoma, ũguo no nyitanĩre nao, nĩ getha tũcitware cukuru, cihote gũthoma nĩ getha cikahota kwĩrũgamĩrĩra mũtũrĩre-inĩ wao wanahau kabere, oroho iria itarenda gũthiĩ gũthoma, no nĩ irenda gũkorwo cikĩnyitĩrĩra mũtũrĩre-inĩ na kothi cia moko, no ndĩ tũcitware cukuru-inĩ iria mangĩgithoma kothi cia moko, nĩ getha magĩe na ũmenyo onao mahote kwĩrũgamĩrĩra mũtũrĩre-inĩ, koguo niĩ ũcio nĩguo wĩra ũrĩa ingĩnyitanĩra hamwe na bamĩrĩ yakwa, na tũũrute o ũguo wega.

Rĩrĩa mũndũ athiĩ cukuru-inĩ ya gũtwarithia ngari ya Spurs, ĩno nĩyo mĩthemba ya igeranio ithatũ iria ekithagio. Kĩgeranio kĩa mbere, nĩ kĩgeranio gĩa kũandĩka kĩrĩa akoragũo akĩihũria ciũria, nĩ geetha onanie kana nĩe, ena ũmenyi mũiganu wa barabara. Arĩkia gwĩka kĩgeranio kĩu, nĩ ekaga kĩgeranio gĩa keerĩ, kiria akoragwo akĩnengerwo ngaari akamĩtwarithia. Haha mwarimũ waake akoragwo akĩenda kũrora kana mũrutwo ũyũ waake ena ũmenyo mũiganu wa gũtũwarithia ngaari, na kana nĩararũmĩrĩra mawatho mothe ma bara. Nĩ tondũ nĩ geetha akorwo agĩtwĩka ndereba no nginya akorwo oĩ gũtwarithia ngaari, o ho ena ũmenyo mũiganu wa barabara. Arĩkia gwĩka kĩgeranio gĩa gũtwarithia ngaari, nĩekaga kĩgeranio kĩa mũico, na kĩgeranio gĩkĩ kĩa mũico, arĩkia gwĩka, nĩkĩo gĩtwagwo kĩgeranio gĩa kũheo rũtha rwa gũtwĩka ndereba. Nĩ tondũ haha, nĩaroragwo nĩ kana nĩatwĩkĩte ndereba mũkinyanĩrũ. Na hau akĩonekana nĩakinyanĩrĩte gũtwĩka ndereba, aheagwo marũa ma kũmwĩtĩkĩria gũkorwo agĩthiĩ na ngari barabara-inĩ, na nĩmo raicenci. Icio nĩcio igeranio ithatũ iria mũndũ ekithagio rĩrĩa athiĩ cukuru-inĩ ya gũtwarithia ngari ya Spurs.

Mawĩra marĩa maheanagwo nĩ Lake Victoria South Water Board ya Kenya nĩ mawĩra ta maya, wĩra wa mbere nĩ, gũkorwo wĩ mũrũgamĩrĩri mũnene wa kũmenyerera mĩhaka ya kũhinga kana ũgai wa indo, aah nĩ getha mũndũ akorwo akĩheyo wĩra nĩ Lake Victoria South Water Board ya Kenya, no nginya akorwo ena ũmenyo wa kũmenyerera mĩhaka ya kũhinga kana kũgaya indo iria irakĩingĩra aah Board inĩ ĩno ya Lake Victoria, oroho nĩ maheyanaga wĩra kũrĩ ataramu a mathabu, nĩ tondũ rĩrĩa maĩ maya magũrwo kana indo ingĩ cia kĩrehwo, no nginya mathabu mekwo na makaigananio wega ũũ atĩ magakorwo mahetũkĩtio atĩ matirĩ na mahĩtia, na matingĩkwo nĩ mũndũ oroũguo, no mekirwo nĩ mũndũ ũrĩa wĩna ũmenyo, kana mũtaramu wa mathabu, oroho nĩ maheyanaga wĩra kũrĩ ataramu, a wagĩrĩru wa maĩ, arĩa maroraga ũkinyhanĩru wa maĩ, atĩ maĩ macio no mahũthĩrwo nĩ andũ mĩciĩ-inĩ yao, nĩ tondũ matirĩ na matirĩ na kĩndũ taa, matirĩ na gĩko, atĩ maĩ macio nĩ mega, oroho nĩ maheyanaga wĩra kũrĩa matereba, arĩa matwarithagia marori ma Lake Victoria South Water Board na magakorwo mena wĩigĩrĩrĩki wa kũmenyerera marori macio.